Ngepe ng'alek ap siriat kemwae kele mi sipitalishek che yae poishonitok. Akot mi sipitalit notok nepo emet ap Uasin Gishu anan kemwae kele kaunti nepo Uasin Gishu , notok ko siptalit ne kikure Moi Teaching and Refferal Hospital. Ichek ko chikili ng'alek ap siriat ak kikotapan ole kiyae ng'alek ap kechikil ng'alek ap siriat ak kikotapan ole kiyae ng'alek ap kechikil siriat, notok kekure Chandaria Hospital. Ko yae chikilishet ne oo ,nemi parak kot missing' ,ne akot ngowalun kiyani ako walu kiit notok nepo iman. Kora komi sipitalit notok nepo Kenyatta Hospital, ko chikili ng'alek ap siriat. Mi kora siptalit ne oo nepo kandoikap polatet notok ko Karen Hospital, ko chikili kora tuguk che chang' akopa ng'alek ap siriat. Kemwaun kele sipitalishechutok kikotaret pik ako kikosapcha pik che kishikechikil ako kishukonai kole tos imiani miondoap siriat? Ko ngechikil ak kenai..

Ngepe eng' teputiano, kit ne tai imuch kekonu kararanindo ak yaityet ap age tugul asikenai kele ngoro ne kararan kosir ne ya. Kiit ne tai ketaune matatushek, ko chang' nyasutiet ap oret, imuch kemwa kele (ajali). Ngemwa ng'alek ap relit amu notok ma SGR ko relit ko ipe kasarta ne koi. Kora ma chang', matindai steshonishek che chang' ako yache kepuken kora ama wendi kila petut. Ko yu kimuch kemwa kele kararan matatushek amu ichek ko tindai, chang' mi oret i, ako pitu en sait age tugul akot nda kemboi ako ma kiimi gei makipukeni. Iwendi kityo oret ako ka inyoru matatu. Ko imuch kemwa kele eng' kutit ap kingeresa matatu ko (ce)are readily available. Ko mi parak ichek kosir relit amu ma chang', ma chang' relit kosir matatu. Matatu komi kila konait ak kenyoru.

Imuch kemwa kele keteshet ne kichame eng' Kenya ko keteshet notok nepo Citizen. Citizen kotindai nepo tang'anyit i, ako tindai nepo chepkokondet notok ko redio. Citizen kikoet missing' ako kipa keny amu eng' ng'alek ap logoiwek kou Citizen koumi logoiwek che chang' chotok ako logoiwek chotok chepo polotet, somanet ak tugun che chang'. Kora Citizen ko tareti tugun che chang'. Citizen kikoet ako kikosir pik che chang' poishonik. Imuchi ge ichek amu tonondachin choton chepo Royal media. Kemwae kele eng' yutayu, chame pik amu iumi logoiwek chepo emet tugul ko mugul. Ak kora ko konu logoiwek eng' oret ne yame gei. Tinye producers eng' kila kona che iumi logoiwek eng' oret ne nyalunat, kondoi Citizen eng' keteshet notok nepo Kenya. Mami ne sire Citizen amu yutok ko kot nepo logoiwek che yame gei. Imumi logoiwek che chang' ako kararan.

Ngisup teputiano, imuch kemwa kele chito ne konu logoiwek che kikwang'e eng' steshonit notok nepo Citizen ko ma mi chi age kopate notok masaindet inegei mwenyewe Stephen Letoo. Stephen Letoo ini ye konu logoiwek komwae akot iarorugei inegei kole chichi ko ng'o?, kisoman. Kora ko mwaiwech kole chichi kochame poishetnyi amu ole iumdai logoiwek ak ole mwaitai , mi alake akot che paishe kalewenaik ,asimenai chi ak komwae kora eng' oret ne kitaguri, ne ki mwae eng' mutyonet asikopit koguya pik tugul. Ma lapate ine ,ama mapaishe kora ng'alek che imuch ko uen, poishe ng'alek che kararan ako yae chito kocham, matkong'et amu ye tareti koyae chito kopaipait ak kocham inendet.

Ngepe akopa teputiano, imuch kemwa kele kenyinotono ko prime minister ne tai ne imuch kemwa kele ki prime minister ne tai not eng' kenyit ap tamanwogik sogol ak sitini ak somok ko ki poyot Jomo Kenyatta, ko ki prime minister ne tai nepo emenyo nepo Kenya. Ye kingonyor emetnyo katiaknatet anan imuch kemwa kele eng' kutit ap kingeresa independence ko ki nyu koik ine president ko kakoek prime minister eng' kenyit ap nineteen sixty three. Ko ki Jomo Kenyatta amu king'am ine ako kipa poryet ako kikorom eng' ng'alek ap poryet. Kiparchigei emenyo ako notok ne kiyai ine kondchi emet ipkoek notok president. Kemwae kele kikararan ako takosupi pik poishonik chik che kiyai.